Gima timore kae ma en office mar Chemistry. Koro chemistry kae, aneno ka daktari ochung' kae kendo olero ne jatuono kaka onyalo konyore. Koro mae en chemistry miuse yedhe ,miuse gimoro amora manyalo geng'o tuoche mang'eny makelo chandruok e ngima mar oganda. Koro ma laktar olerone customer mobirono mondo kik odhi mbele gi tuochenego.

Ma en piny mar masai kocha masabit kocha cha . Koro ma familia achiel mar jopiny masai kendo aneno koting'o luth mar traditional gi koro kae gibiro timo gimluongo ni rituals mondo aluoragi.

Gima timre kae ma en jal moro mobiro ir ajuoga mondo obi okonyre e loso chenro mage. Koro mae en kajuoga kendo aneno anena ajuoga mwenyewe , aneno dhano kendo ajuoga no lero ne gimomiyo gimonego otim, koro mae en kar ka juoga.